Moritũ marĩa makoragwo maingĩ mũno, ũhoro wa kĩ mbeca ũrĩmi-inĩ, makoragwo marĩ maingĩ mũno, kuona atĩ kaingĩ rĩmwe mũndũ nĩatwĩkaga wa kũgerera moritũ maya, rĩrĩa arathiĩ kũgũra mbegũ cia kũhanda mũgũnda-inĩ wake, kĩmera kĩngĩtwĩka atĩ nĩ kĩa kũhanda, andũ aría makoragwo na mbegũ icio nduka-inĩ ciao, nĩmatwĩkaga a kũambatĩria thogora wao, nawe ta mũrĩmi ũgĩthi kũgũra, ũkoraga atĩ thogora ũcio nĩ mũnene, kanona ndũkũhota kũgũra wĩ ta mũhuko ũmwe, na hau nĩho úkoragwo hena thĩna mũingĩ, kuona atĩ ona rĩrĩa andũ mathiaga kũgũra thumu kanona bataraitha, andũ nĩmakoraga atĩ thogora nĩ mũnene, koguo we ta mũrĩmi nĩ nĩtũmaga atĩ ũgiĩke mũno, ũkĩgeria gũbangĩra mbeca ciaku iria wĩ nacio, na nĩgetha ũtwĩke nginya wa kũandĩka andũ, arĩa magũ magũka gũkũrímĩra mũgũnda waku okorwo we ta mũrĩmi wĩna mũgũnda mũnene, andũ nĩmandĩkaga andũ, nanĩgetha magoka makamateithĩrĩria, na nĩgetha okorwo nĩ kũhanda, andũ nĩmagũtwĩka agũkũhandĩra onokorwo nĩ mũthenya ũmwe, na andũ acio nonginya ũrĩtwĩka atĩ nĩũkũmarĩha mathaa mao mathira, koguo moritũ maũ ma mbeca, nĩmakoragwo me maingĩ mũno, kuona atĩ o ũrĩmi, ũkoragwo na bata wa mbeca, kuona gũtirĩ kĩndũ ũngĩhanda ũtarĩ nambeca cia kũigana.

ĩ nĩnyonaga, motungata ma ũtaro wa kĩ mbeca, kuona nĩgũkoragwo na andũ wĩra wao nĩ ũyũ, harĩa nĩmagũteithagia nginya gũbangĩra mbeca ciaku iria wĩnacio, na nĩgetha okorwo nĩ ũrĩmi ũratwĩka atĩ nĩũraruta, mbeca iria wĩnacio nĩcigũtwĩka cia kũigana, kuona ona rĩmwe noũkorwo na mbeca nini, na nĩũtwĩkaga wa gũtarwo ũrĩa mbeca icio ũgũtwĩka wa kúgũra nacio indo ciothe, na nĩgetha ciganĩre o kĩndũ gĩothe kĩrĩa ũrenda, nĩgetha ndũgekore atĩ nĩwagũra mbegũ, na ndũrĩ na bataraitha, koguo ma mataro maya nĩmateithagia mũno, kuona atĩ nanĩũrĩhotaga nginya gwĩbanga we ta mũrĩmi, na nĩgetha watua kwanjia wĩra waku wa kũrĩma, kĩmera gĩakinya, ndũgatwĩke atĩ nĩũkũrũgama handũ, tondũ mbeca ciaku níciathira, kana citinaigana mabataro marĩa ũrabataraga nĩgetha ũtwĩke wa kũhanda, koguo mũtugo ta macio nĩmateithagia, kũona ona rĩmwe nginya nĩgũkoragwo na bengi iria citeithagia mũndũ, ũrĩa ũkũhota gwĩbanga, kanogathiĩ ũkamakomba mbeca, na hau ona nĩmagũteithagia nginya ũrĩa ũkũhota gũcokia, na nginya nĩmagũteithagia rĩmwe na mataro, ũrĩa ũngĩhota gũtũmĩra mbeca icio makũhee, ciĩ nini kana ciĩ nyingĩ, ciganĩre ũrĩmi waku wega.

Nĩgetha ũtwĩke atĩ ũraruta ũrĩmi waku, ũkĩhũthĩra njĩra ĩno, nĩũkoragwo ũgĩbatara ũmenyo na ũgĩ mũingĩ mũno wĩgiĩ ũrĩa ũkũhota gũtũmĩra nyũmba ĩno ya kũrĩma, kuona atĩ nyũmba ĩno ĩheaga mĩmera yaku nginya riũa, na maĩ, nanĩtigagĩrĩra atĩ mĩmera yaku ĩgĩkũra nĩgũkũra wega, na ningĩ thikũ ici macini nĩ nyingĩ mĩgũnda-inĩ teno, kuona atĩ nĩgũkoragwo nginya na iria citeithagia mũrĩmi kuona mĩrimũ, ĩrĩa ĩratwĩka atĩ nĩkũnyita mĩmera yake, na wega wa macini icio, nĩatĩ nĩcitwĩkaga cia kuonia mũrĩmi gatene, na nĩgetha mũrimũ ũcio ndũgatwĩke atĩ nĩũgũtamba mĩmera-inĩ yothe, kuona atĩ yatamba mĩmera-inĩ yothe mĩmera noĩtwĩke ya gũkua, kanona ona mbeca nĩũtũmĩra nyingĩ mũno, nĩgetha ũtwĩke atĩ nĩũkũnina mũrimũ ĩyo, na nĩgetha atĩ ũtwĩke noũthomithie mũndũ, atĩ nĩgetha atwĩke wa gwĩka ũndũ ta ũyũ, nonginya ũkorwo na ũmenyo mũingĩ mũno, nanĩtuonaga atĩ, andũ nanĩmathiaga nginya mathukuru manene nĩgetha matwĩke atĩ nĩmarathomera ũhoro wa gũtũmĩra nyũmba ici cia ũrĩmi, na nĩcikoragwo na macini nyingĩ, iria we ta mũ wagĩrĩirwo nĩ kũmenya, ũrĩa wagĩrĩirwo nĩ gũcihũthĩra, koguo nĩwagĩrĩirwo nĩ gũkorwo na ũmenyo mũingĩ mũno.

Nĩtũrona atĩ ũndũ ũyũ wĩgiĩ ũrĩmi, na nĩtũrona atĩ andũ aya me mũgũnda-inĩ wao, na nĩtũrona mũgũnda ũyũ nĩũharĩirio wega, kuona atĩ ona nginya nĩ mũrĩme, nokarutwo ria, nanĩ kuona nĩtũrona atĩ andũ aya nĩmaratwĩka atĩ ona nĩmarathondeka mũgũnda ũyũ, na ngwĩciria maraũthondeka nĩgetha matwĩke atĩ nĩmekũhanda, kuona atĩ nĩ kĩmera gĩa kũhanda, no ngwĩciria ici nĩ baibũ marageria gũcihetũkĩria gatagatĩ wa mũgũnda, na nĩgetha ona mĩmera ĩyo yao ĩtwĩke ya kuona nginya riũa, netwĩke nginya ya kuona maĩ, na rĩu nĩũkoraga nginya andũ ta aya nĩmatigĩrĩire atĩ mũgũnda ũyũ wao, tĩri ũcio mararutĩra wĩra nĩ mũnoru, na nĩgetha matwĩka kũhanda mĩmera yao. nĩgũkũra o wega, ĩtarĩ na ithingithia o ciothe, na nĩgetha ũtwĩke atĩ nĩũraruta mũndũ gwĩka ũndũ ũyũ, nowe mwene nonginya ũkorwo na ũmenyo na ũgĩ mũingĩ mũno wĩgiĩ ũrĩmi, na nĩgetha rĩrĩa ũratwĩka atĩ nĩũratũ nĩũraruta mũndũ, nĩũkũmũruta ikinya gwa ikinya, na nĩgetha onake rĩrĩa agũtwĩka atĩ nĩekũruta wĩra ũyũ arĩ o nyike, nĩegũtwĩka wa kũrũmĩrĩra mũtaratara ũrĩa wamũthomithirie naguo.

Nĩ turona atĩ mũrĩmi ũyũ, nĩ andĩkĩire mĩmera ĩno yake handũ, na nĩ turona nginya ũrĩa atuĩkĩte atĩ ona nĩ athecereirie nginya mĩtĩ gatagatĩ, na gwĩciria aratuĩka wa gũthondeka ũũ, nĩ getha mĩmera yake ĩngĩtuĩka atĩ nĩ gutamba handũ, ndĩgutuĩka atĩ ndĩgũthiĩ thĩ, nĩ gũtuĩka ya gũtamba, kuona atĩ nĩ amĩ nĩ aratuĩka wa kũmĩrũnga wega, na nĩ tũrona nginya atĩ ici nĩ hoho ararĩma, na gwĩciria ũndũ mwega wa kwenda ũndũ ũyũ, nĩ atĩ hoho ta ici rĩrĩa cigũtuĩka atĩ nĩ cigũkũra, nĩ akoragwo atĩ acirutĩire wĩra mũingĩ, kuona atĩ we ta mũrĩmi no nginya ũtigĩrĩre atĩ mĩmera yaku, nĩ yatuĩka ya kuona rĩuwa, maĩ, na nginya nonginya ũtigĩrĩre atĩ tĩri ũcio ũrahandĩra nĩ mũnoru, nĩgetha mĩmera yaku ĩkure wega, na mũrĩmi ta ũyũ rĩrĩa mĩmera yake ĩgũkũra wega arutĩra wĩra ũcio wothe, na nĩ egũtuĩka atĩ nĩ ciakũra na riri, na ciĩ thaka, nĩ atuĩkaga wa gũciendia, kuona atĩ nĩ atuĩkaga wa kũruta maciaro mega, na hau nĩ endagia na agatuĩka wa kuona mbeca nyingĩ, na agacokia baida yake, harĩa nĩ egũtuĩka wa gũcokia mĩmera o ĩyo, na atuĩke wa kũhanda ĩngĩ, na eterere kĩmera kĩu gĩa kũgetha.

Ũndũ ũyũ wa ũrĩmi ũkoragwo na bata mũno rũrĩrĩ-inĩ rwitũ kuona atĩ ona andũ nĩmatuĩkaga a kuona mawĩra rĩrĩa mararuta ũhoro wa ũrĩmi. Kuona atĩ we ta mũrĩmi ungĩkorwo atĩ wĩna mũgũnda mũnene, nĩũtuĩkaga wa kwandĩka andũ a gĩcigo kĩanyu, harĩ mokaga gũgũteithia kũrĩma na magakũrutĩra wĩra na mũico wa mũthenya nĩ ũtuĩkaga wa kũmarĩha. Na ũguo nĩ ũteithagia andũ a itũũra kana a gĩcigo gĩa kwanyu. Andũ nigetha matigakorwo atĩ maraikara o mĩciĩ kuona atĩ nĩ uramahe wĩra. Na ningĩ ũndũ ũyũ ũkoragwo wĩ wa bata mũno kuona atĩ okorwo nĩ ũrarĩma, we ta mũrĩmi rĩrĩa ũgũtuĩka atĩ nĩkũgetha ũkũgetha irio ciaku cia mũgũnda, nĩ ũtuĩkaga wa kwenderia andũ. Harĩa nĩgũkoragwo nginya na arĩmi arĩa makoragwo na thoko ciao, kũrĩa matũaraga magetha mao kũu. Na gũkoragwo nginya na andũ arĩa nginya mokaga kũgũra irio ciaku cirĩ o mũgũnda, na andũ acio nĩ mokaga na magakũgũrĩra. Na we ta mũrĩmi nĩ ũtuĩkaga wa kuona mbeca. Na hau mbeca icio nĩcigũgũteithia nginya kĩmũtũrĩre. Koguo ngwĩciria ũndũ ũyũ wa kũrĩma nĩ ũhoro wa bata mũno rũrĩrĩ-inĩ rwitũ.

Ndona ũndũ ũyũ, kĩndũ kĩa mbere kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ makwa, nĩ atĩ ũyũ nĩ mũrĩmi. Na nĩtũrona atĩ mũrĩmi ũyũ nĩ ahĩmbĩirie mũno ũhoro wa tekinoronjĩ, kuona atĩ onake nĩ aratũmĩra macini iria ikoragwo cithondeketwo, iria ciĩkĩragwo nginya mĩgũnda-inĩ ya andũ. Na macini ici nĩciteithagia mũno kuona ona kaingĩ rĩu ciĩkĩragwo nyũmba-inĩ ya ũrĩmi, kũrĩa ũkoraga atĩ mũrĩmi ñĩ athondekete nyũmba nene, kũrĩa kũu thĩinĩ nĩ ararutĩra ũrĩmi wake. Na macini ta ici nĩciteithagia mũno kuona atĩ waciiga mũgũnda waku, nĩcio cituĩkaga rĩmwe nĩciratigĩrĩra atĩ mĩmera yaku nĩ ĩrona riũa na cigatigĩrĩra atĩ mĩmera yaku ndĩkũhũrwo na heho mũno, na ĩgatigĩrĩra nginya mĩmera yaku nĩyagĩa na maĩ ma kũigana. Na hau mimera yaku nĩ ĩtuĩkaga ya gũkũra na riri na ĩgakũhe maciaro mega we ta mũrĩmi. Na hau nĩũtuĩkaga wa kũgetha, na ũkagetha maciaro mega na hau ũgatuĩka nginya wa kũmendia.

Anake nĩmagĩrĩirwo kũrutwo mawĩra ma mũciĩ, kuona atĩ thikũ ici nginya anake nĩmarathiĩ kwĩikaria kũndũ, tondũ nĩwonaga andũ nĩmathiaga nginya thukuru, rĩrĩa mũndũ atwĩka nĩ arĩkia thukuru nini agĩikara na aciari ake, thikũ ici andũ nĩmarathiĩ thukuru nene cia yunibacĩtĩ, na kũu mũndũ athiaga akaeikaria, koguo we ta mwanake okorwo nĩũĩ kwĩrutĩra wĩra waku, kuona atĩ tonginya ũtinde ũgĩthi kũrĩa nanjaa, kuona rĩrĩa ũkwĩrutĩra atĩ uge atĩ nĩũkwĩrugĩra gwaku nyũmba, nĩũtwĩkaga wa kũnyihia nginya mbeca iria ũgũtũmĩra njaa, na we ta mwanake nĩũtwĩkaga wa kwĩigĩra mbeca icio, koguo rĩría mwanake ta ũcio nginya akũmenya kũruta mawĩra ma nyũmba, hau nĩũkoragwo ũmũteithĩtie nginya rĩrĩa agũtwĩka atĩ nĩareikaria, okorwo nĩ wĩra-inĩ, nĩagũtwĩka wa kwĩka mawĩra make atagũtinda akĩhoya ũteithio nanjaa.

Njĩra ĩrĩa hũthagĩra, nĩgetha ndigĩrĩre atĩ nyũmba yakwa nĩ theru, na ĩrĩ na mũbango, ndigagĩrĩra atĩ rĩu okorwo nĩ ũhoro wa indo iria mũ ndarĩra, nĩndigagĩrĩra atĩ ndarĩkia o kũrĩa, nĩ thiaga na ngatheria indo icio ndahũthĩra, na nĩgetha citigathiĩ cikĩingĩhaga, kuona rĩrĩa ũraiga indo ciĩ nyingĩ, okorwo wauma wĩra wonaga indo ciĩ nyingĩ mũno, nokanoga kuona atĩ nĩwe ũgũcithambia ciĩ nyingĩ, koguo njĩra ĩrĩa hũthagĩra, nĩgũtigĩrĩra atĩ o hĩndĩ yothe rĩrĩa ndĩrarĩa, itana ita ndarĩkia kũrĩa itana koma, indo cia hĩndĩ ĩyo nĩ theru, na cigaikara ciĩ theru, nokorwo nĩ nyũmba, nĩndigagĩrĩra akorwo nĩndĩramĩthambia, mũthenya ũyũ ũngĩ nongũtigĩrĩra atĩ nĩndamĩ nĩndahata, na nĩgetha ndĩgatwĩke atĩ nĩgũikara na gĩko kĩingĩ mũno.

Ũndũ ũrĩa ingĩka, atĩ nĩgetha bamírĩ itũ ĩthiĩ nambere na kwaranĩria, ngwĩciria nĩ rĩrĩa andũ matwĩkaga agũcemania, na nonjikare thĩ twaranĩrie, tuge atĩ tũbanganage kaingĩ, thikũ nyingĩ onokorwo nĩ o mweri o mweri, andũ magacemania, na mũgacemania inyũothe ta bamĩrĩ mũgaikara thĩ, na hau nĩmũtwĩkaga a kũrĩanaĩra na akũnyuanĩra na nĩmũtwĩkaga nginya akwaria, harĩa onokorwo mũndũ ena thĩna wa kĩndũ nĩmũtwĩkaga a gũikara thĩĩ na mũkamenya nginya ũrĩa mũngĩtwĩka wa kũmũteithia, kuona o urĩa mũraikara mũtakwaranĩria, noguo mũthiaga nambere na gũteana, na kaingĩ wĩkoraga ona mũndũ ene mathĩna make, no ndangĩhota gũka kwĩyaria kwĩ andũ ao, kuona atĩ matiaranagĩria, no tũngĩtwĩka atĩ nĩtũcemanagia kaingĩ, koguo andũ nĩmekũmenyerana o wega, ũguo andũ nĩmagũtwĩka a gũteithania rĩrĩa mũndũ ena gathĩna o gothe, nĩarĩtwĩkaga wa kũhoya ũteithio, na ithuothe ta bamĩrĩ nĩtũrĩũkaga hamwe, na tũgatwĩka a kũmũteithia.

Ingĩkorwo atĩ ndĩna ngui, nĩingĩthiaga nayo gũcera maita maingĩ, kuona atĩ kaingĩ rĩmwe mũndũ nĩatwĩkaga wa gũthi kũndũ, koguo okorwo nĩ handũ mũngĩtwĩka atĩ nomũthi nayo na magũrũ, hau nĩingĩthiaga nayo kũmĩceria, kuona ũguo ona nĩ wega atĩ rĩrĩa ũratwĩka wa gũceria ngui yaku, ningĩ ona nĩ njega nginya nĩũndũ wa ũgima wayo wa mwĩrĩ, naningĩ onawe rĩrĩa ũkuga atĩ nĩũgũtwĩka wa gũthiĩ kũ gũcera kũndũ, níũtwĩkaga wa gwĩkithia mwĩrĩ waku nogatwĩka wa kũũtwara kũndũ kũingĩ, noũ níũtigagĩrĩra atĩ wĩna ũgima mwega wa mwĩrĩ, na koguo ingĩkorwo na ngui tũngĩthiaga nayo gũcera kaingĩ, kuona atĩ nokũmĩhingũrĩra na gũtirĩ njĩra atĩ ya gũtinda ũkĩmĩkua, kuona noyo ĩgwĩtwara.

Ũndũ ũrĩa njĩkaga nĩ getha atĩ ndigĩrĩre riko rĩakwa nĩ rĩtheru, rĩrĩa ndarĩkia kũruga, nĩ atĩ o ndarĩkia kũruga, nĩ ndigagĩrĩra atĩ nĩ ndahura riko rĩakua, na ngatigĩrĩra atĩ nĩ ndahata, na nĩ getha gũtigatwĩke atĩ kwĩna gĩko, kwona atĩ irio rĩrĩa mũndũ atwĩkaga wa gũkoroga, rĩmwe nĩ wĩkoraga atĩ nĩ ũkorogete na hinya na irio cigatwĩka cia gũthiĩ thĩ, na rĩrĩa watiga irio thĩ na cigaikara hau mũno, kaingĩ nĩ citwĩkaga cia kũgucĩrĩria nginya nyenje, cigatwĩka cia gũka nyũmba yaku, noguo nĩgetha ũtwĩke wa gũcinina nĩ ũkoragwo ũcirutĩire wĩra mũingĩ, na nĩkĩo rĩrĩa ndarĩkia kũruga, nĩ ndigagĩrĩra atĩ nĩndahura, na ndahata, na nĩ ngetha ndige riko rĩakwa rĩrĩtheru, oũrĩa ngũrĩkorete itanambia kũruga, na nĩgetha ona ndigatwĩke atĩ nĩ ngũgucĩrĩria nyamũ ngina ta atĩ ta ta nyenje.

Ingĩkorwo atĩ mahinda makwa nĩ manini, kuona atĩ rĩmwe ndĩrokĩra kĩroko tene, na ngatwĩka wa gũthiĩ wĩra, na wĩra ũcio nĩndĩratwĩka wa gũcoka o mũciĩ gwakwa ũtukũ, nĩgũtigĩrĩra atĩ rĩrĩa ndatwĩka atĩ tuge nĩ kũrĩa ndarĩa, nĩgũtigĩrĩra atĩ indo icio ndarĩra nĩngũcitheria hĩndĩ ĩyo, kuona atĩ ndirĩ na mathaa makuga atĩ nĩngathambia rũciũ, kuona atĩ o rũcio nogũkĩra rũci-inĩ tene, na ndwĩke wa gũthiĩ wĩra, koguo nĩgũtigĩrĩra rĩrĩa ndarĩkia nginya kũruga, nĩndahura na ndahata riko rĩakwa na nĩgetha rĩtigakorwo na gĩko, na okorwo nginya nĩ mba nĩ nĩ mũndũ nĩathiĩ kĩoro nĩgũtigĩrĩra atĩ nĩwagĩthambia, na nĩgetha ndũgakorwo atĩ hena hĩndí ũrakora nyũmba yaku ĩna gĩko kĩingĩ, kuona atĩ ĩna gĩko kĩingĩ rĩmwe ndũrĩ na mathaa ma gũtheria, nĩũtwĩkaga wa kũremwo nĩ kũmĩtheria, na kaingĩ onogakora ĩna gĩko, koguo wĩ wega nĩgũtigĩrĩra atĩ o warĩkia wĩra ũrĩa ũkũrutaga, ũgatigĩrĩra atĩ handũ harĩa ũkũrutagĩra wĩra ũcio, nĩwatiga he hatheru na nĩwa hathambia kana wa hahata.

Maũndũ marĩa mangĩkwo, nĩgetha atĩ njĩra, citwĩke atĩ nĩcigũtwĩka cia gũkua andũ, na nĩgetha nginya ũga gũkorwo na ũgitĩri, na nĩgetha njĩra icio ona ci cihũthĩke onokorwo nĩ ũtukũ mũno, ngwĩciria ũndũ wambere ũría wagĩrĩirwo nĩ gwĩkwo, nĩ atĩ gũtigĩrĩrwo atĩ njĩra ici kana bara ici ciratũmĩrwo gũkua andũ, cikorwo atĩ nĩcithondeketwo wega na cikarĩka. Kuona kaingĩ nĩũkoraga nginya njĩra nĩ ciĩna marima, na icio nĩci tũmĩkaga rĩmwe nĩũkoraga ngari, nĩyũkire ĩtekũmenya kwĩna irima negatwĩka ya kũgũa, na andũ ona nĩmatwĩka nginya a gũkua. Koguo nĩrĩ ũndũ wa mbere ngwĩciria kwagĩrĩirwo nĩ gwĩkwo, nĩ atĩ gũtigĩrĩrwo atĩ bara ta icio nĩ njega, na nĩcithondeketwo wega ũndũ cigũkua andũ, citagũtinda atĩ andũ magĩthiĩ magĩthiaga atĩ kwĩna kũndũ kwĩna marima. Na ningĩ ũndũ ũngĩ nĩ gwĩkĩrwo matawa, kũrĩa gwĩkĩragwo matawa mwena wa bara, na nĩgetha matereba matwĩke a kuona bara ĩrĩa marahũthĩra, noguo nĩmagũtigĩrĩra atĩ ũgitĩri wa andũ níũrarorwo, kuona atĩ matawa macio nginya nĩmateithagia nĩgetha nginya aici arĩa makoragwo meigĩte barabara-inĩ, mũndũ nĩatwĩkaga wa kũmona, nokamenya ũrĩa ũngĩhota kũmethema matigakũiye.

Mĩbango ĩrĩ ĩngĩkwo, ya kũiga indo cia ũndũire, na kũnyita atĩ andũ mbaru, na nĩgetha atĩ andũ makũ makagwatanĩra, nĩgetha matwĩke a tĩ nĩmarakũngũĩra, ũndũire wao, kanona ũndũire ũtiganĩte kuona atĩ andũ maumĩte icigo nyingĩ citiganĩte, ngwĩciria rĩmwe nĩkwagĩrĩirwo nĩkũigwo mũthenya ũmwe, ũrĩa ũrĩcagũragwo, nanĩgetha andũ matwĩka atĩ nimarakũngũĩra ũndũire wao, na hau andũ nginya nĩmũtwĩkaga atĩ mũgathondeka okorwo nĩta kĩharo, na nĩgetha andũ o andũ a ũndũire matiganĩte, magoka o mũndũ agaikara handũ hake, na hau magatwĩka a kuonania ũrĩa ũndũire wao ũkoragwo, kanona indo iria cikoragwo ũndũire-inĩ wao, na kaingĩ andũ ona nĩmonanagia irio iria marĩaga kaingĩ, kũndũ kwao, kuona atĩ o ũndũire nĩũkoragwo na irio ciao, na nginya mwĩhumbĩre wa nguo, kuona atĩ andũ makoragwo maumĩte kũndũ gũtiganĩte, koguo ngwĩciria mũbango ũrĩa wagĩrĩirwo nĩ kũhĩbĩrwo, nĩ ũcio wa gũcagũra mũthenya ũmwe, andũ magoka hamwe, na magatwĩka atĩ nĩmarakũngũĩra ũndũire wao.

Nĩtũrona atĩ haha, aya mahana tarĩ atongoria a kanitha, nanĩũkoraga atĩ onao nĩ ahunjia, na ngwĩciria handũ haha mokĩte hamwe, nanĩgetha maikare thĩ na matwĩke akwaranĩria, nanĩmatwĩkaga a gũteretha nginya ũrĩa mangĩtwĩka a gũteithia andũ ao, norĩa mangĩteithia nginya andũ arĩa mokaga makanitha-inĩ mao, na haha nĩũkoraga nginya nĩmatwĩkaga a gũtetera nginya andũ arĩa makoragwo mathurĩte atongoria, harĩa nĩmokaga kũririkania nginya atongoria maũndũ marĩa merĩire andũ ao, na ũrĩa magĩrĩirwo nĩkũmahingia, na wĩra wao ũkoragwo nĩmatigagĩrĩra atĩ maúndũ marĩa marathumbũra andũ, nĩmaramarehe mbere, na nginya magatwĩka a kũririkania thirikari, atĩ nĩmagĩrĩirwo nĩgũteithia kanitha, nanĩgetha mthiĩ nambere na gwaka kanitha ciao, na gũcitheremia ũrĩa magĩrĩirwo nĩ gũcitheremia, na nĩgetha kanitha citwĩke nĩcirakinyĩra o mũndũ o mũndũ, na nĩgeth aona matigĩrĩre atĩ, mawatho marĩa marathondekwo nĩ thirikari, nĩ mega harĩ mũndũ kĩũmbe, kuona atĩ o ta kanitha wĩra wao nginya nĩ gũtetera andũ arĩa mokaga makanitha-inĩ mao.

Ũndũ ũyũ nĩtũrona atĩ ũrahutia ũhoro wa ũrĩmi, na nĩtũrona atĩ ĩno nĩ macini ĩrĩa ĩtũmagĩrwo ũ mũgũnda-inĩ, nĩgetha ĩtigĩrĩre atĩ nĩrahe mĩmera maĩ, na nĩgetha mĩmera ĩrĩa ĩtwĩkĩte atĩ nĩhandĩtwo, ĩgatwíka ya gũkũra, na ũndũ ũyũ ũkoragwo wĩ wa bata mũno, kuona atĩ mũrĩmi tonginya atinde agĩeterera atĩ mũthenya ũrĩa gũkaura, no nĩakoragwo na macini yake, ĩrĩa nĩatwĩkaga wa kwĩgucĩria maĩ kũndũ, na agatwĩka wa kũmakinyia mũgũnda-inĩ wake, na haha nĩatwĩkaga atĩ nĩaratwĩka kũhe, nĩarahe mĩmera yake maĩ, na mĩmera yake nĩgũtwĩka ya gũkũra na riri, na ndĩgũtwĩka ya kũma atĩ tondũ gũtirĩ na maĩ, na nĩgetha atĩ ũtwĩke nĩũraruta mũndũ gwĩka ũndũ ũyũ, nonginya ũkorwo na ũmenyo mũingĩ wĩgie macini ĩno, kuona atĩ macini ĩno ti hũthũ, nanĩkoragwo nginya na mũtaratara, ũrĩa wagĩrĩirwo nĩgũtigĩrĩra atĩ nĩwarũmĩrĩra we ta mũrĩmi, na nĩgetha ĩtwĩke ya gũkinyia maĩ ũrĩa mabatiĩ, na nĩgetha ona ĩtwĩke nĩrahe ma mĩmera yaku maĩ ma kũigana, koguo nĩgetha ũtu ũbundithie mũndũ gwĩka ũndũ ũyũ, nonginya ũkorwo na ũgĩ na ũmenyo mũingĩ, na nĩgetha rĩrĩa ũkũmũruta, nĩgetha atwĩke atĩ onake atwĩka wa kũruta wĩra ũyũ nĩagũtwĩka wa kũrũmĩrĩra ikinya gwa ikinya atakurũ.

Ĩ nĩgũkoragwo na bata mũno gwĩka ũndũ ũyũ, kuona atĩ kanyamũ gaka gakoragwo gathondeketwo, rĩmwe nĩũkoraga atĩ nĩũthonde noũkore nĩ ndoo, kana ũgakora mũndũ ta ũyũ ũrĩa athondekete haha hake na mbaũ, na haha nĩho ũkoraga atĩ mũndũ ateaga irio, kanona mahuti, kuona atĩ irio ici nĩcitwĩkaga atĩ nĩcigarũrũkaga cigatwĩka ta thumu, na ndwagĩrĩirwo nĩ gũtukania na kĩndũ ta maratathi, kana cuma, kanona cuba ciaku, handũ haha hakoragwo tu ha irio, kanona ma ma mĩgũnda ũrĩa mũndũ athiaga agatwĩka atĩ nĩaruta nĩaramunya mĩmera, nĩatwĩkaga wa gwĩkĩra haha, nanĩgetha rwĩmwe mũndũ nĩakoraga atĩ mũrĩmi ta ũyũ nĩtawĩkaga wa gũciga hamwe, na cigatwĩka atĩ nĩcigũtwĩka atĩ nĩ thumu, harĩa nĩũtwĩkaga wa gũcitwara mũgũnda-inĩ wake, kanona akoya rĩmwe akorwo nĩ mahuti na irio, nĩũkoraga akorwo mũndũ ena mahiú gwake mũgũnda, nĩatwĩkaga wa gũtwara irio ta ici agatwarĩra mahiũ make, nacigatwĩka cia kũrĩa.

Ng'ano iria njigwĩte, na maũndũ marĩa njigwĩte makoniĩ kĩndũ gĩkĩ, nĩatĩ nĩgĩteithagia mũno, we wĩta mũrĩmi, kuona atĩ nĩgũteithagia nĩgetha ũtwĩke wa kũmenya, ũrĩa rĩera rĩa kũrĩa ũrahanda ũrĩa kũhana, nokamenya nginya kĩndũ kĩrĩa ũrabatara nĩgetha ũtwĩke wa kuongerera tĩri-inĩ waku, nanĩgetha ũthiĩ nambere na gũkũria mĩmera yaku, ĩtarĩ na thĩna o wothe, kuona atĩ nonginya ĩkorwo atĩ rĩera rĩu nĩrĩrathiĩ wega na mĩmera yaku, nanĩgetha ndĩgatwĩke atĩ nĩromia, kanetwĩke atĩ ona nĩcigũkũra ũrĩa ũtarenda cikũre, koguo nĩgĩteithagia mũno we ta mũrĩmi, nĩgetha ũmenye ũrĩa wagĩrĩirwo nĩ gũtuga mĩmera yaku ĩrĩa ũhandĩte mũgũnda-inĩ waku.

Kĩndũ gĩkĩ nĩkĩonekaga mũno gĩcigo-nĩ gĩkĩ gitũ, kuona atĩ nĩgũkoragwo na arĩmi arĩa makoragwo makĩrĩma kĩndũ gĩkĩ, na makoragwo mathe mathondekete mĩgũnda yao, kũrĩa matigagĩrĩra atĩ mĩgũnda yao ona ĩna maĩ maingĩ nanĩgetha ĩtwĩke atĩ nĩĩgũkũra wega ĩtakũma kanona ĩthũkĩre thĩ, tondũ nĩtũrona atĩ ũyũ nĩ mũcere, ũrĩa ũtakoragwo wĩ mũkonyore, na haha nĩtũrona atĩ mũrĩmi, ngwĩciria atĩ nĩkũruta arutire mũgũnda-inĩ wake, harĩa atwĩkaga wa kũũmithia, nanĩgetha rĩu atwĩke tĩ wa gũthiĩ nambere na gũkonyora mũtĩ mũcere wake, nanĩgetha atwĩke wa kwendia, kanona kũruga, nanĩkĩo ũhũthĩkaga mũno kuona atĩ andũ nĩmarĩaga mĩciĩ-inĩ yao, kuona atĩ cikoragwo ciĩ irio njega mũno, nanĩhũthũ mũno kũruga, na andũ nĩcio marugaga mĩciĩ-inĩ yao, nanĩtũrona atĩ ona arĩmi ta aya nĩmatwĩkaga a kuona mbeca nacio, kuona rĩrĩa marenderia andũ a njaa, hau nĩ mbeca makoragwo makĩona, na hau nĩmatwĩkaga a gũthiĩ nambere, na kũrĩma, kuona atĩ nĩmarona mbeca cia gũcokia irio ta icio mũgũnda.

Nitũrona atĩ haha andũ aya nĩ ũrĩmi mararuta. Kuona nĩtũrona nĩmaharĩirie mũgũnda wao na magatuĩka a kũhanda mĩmera yao. Na ngwĩciria ũguo marathiĩ makĩmĩroraga, nĩ kurora mararora mĩmera yao ũrĩa ĩhana. Na nĩ gũĩkira marekĩra thumu kana ona bataraitha, na nĩgetha mĩmera yao ĩtuĩke ya gũkũra wega. Na nĩtũrona atĩ othe mambĩtie handũ hamwe, na marathiĩ handũ hamwe na nĩgetha matuĩke atĩ nĩkũrĩkia mararĩkia. Na hau andũ aya mokaga kiroko na nĩgetha magĩkinya mathaa ma hwaĩ-inĩ nĩmarĩkĩtie wĩra ũyũ. Na nĩ tũrona atĩ ũyũ nĩ ta nĩ mũgũnda wa mũndũ. na nĩ ho atuĩkĩte atĩ nĩ andĩkĩte andũ aya nĩgetha matuĩke atĩ nĩmagũthiĩ mũgũnda wake na matuĩke wa kũũrora na matuĩke nginya wa kũruta wĩra mutheru, nĩgetha gwakinya mathaa ma hwaĩ-inĩ matuĩke nĩmakũrĩhwo.

Ũndũ ũyũ nĩ ũcenjetie mũnp mahinda maya, kwona atĩ andũ thĩkũ ici nĩ maratuĩka a gũthondeka nyũmba nginya cia ũrĩmi kũrĩa nĩgũkoragwo na macini nyingĩ itiganĩte, na macini ici nĩguo ituĩke atĩ nĩ ciraruta wĩra no nginya we ta mũrĩmi kaingĩ ũkorwo ũhĩmbĩirie ũhoro wa tekinorojĩ na nĩgetha ũtuĩke atĩ nĩ ũrahota gũcihũthĩra, na nĩgetha ũmenye ũrĩa wagĩrĩirwo nĩ gwĩka nĩgetha macini icio cituĩke nĩ iratuta wĩra na kwoguo ũndũ ũyũ nĩ ũcenjetie mũno kwona macini ici cikoragwo kũu iria citũmĩkaga nginya mũgũnda-inĩ nĩgetha ũtuĩke atĩ nĩ ũraitĩrĩria mĩmera yaku maĩ marĩa makũigana, nĩ ũkoraga macini icio cinyitithanĩtio nginya na thitima nĩgetha we ta mũrĩmi nĩ wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo na kĩndũ ta thitima na nĩgetha macini ciaku cituĩke nĩ cikĩruta wĩra citigĩrĩre atĩ nĩ ciahe mĩmera yaku maĩ na nginya mĩmera yaku itigĩrĩre atĩ nĩrakũra wega na riri, kwona atĩ thikũ ici macini icio cikoragwo kũu, nĩ cituĩkaga nginya nĩ cirona rĩrĩa mũrimũ ũratuĩka wa gũtamba mũgũnda-inĩ waku na nĩ cituĩkaga wa kwona mũrimũ ũcio tene nogwo nĩ gũteithagia ũrĩmi ũgatuĩka nĩ ũkũrora mũgũnda waku

Ĩĩ nĩgũkoragwo na mawatho makonĩe mahũthĩro wa maĩ na nĩgetha kaĩngĩ ũgũo nĩgũkorgwo nĩgetha gũtĩgĩrĩre atĩ o mũndũ nĩ a tũĩka wa kũona maĩ ma kũigana mũci inĩ wake kana, ona mũgũnda inĩ wake na getha gũtigakorwo atĩ nĩ kũrĩ na andũ arĩa maraũga ati matirona maĩ, kwogwo o gĩcigo kana o kũndũ o kũndũ nĩgũkoragwo gwĩkĩrĩtwo mawatho ũrĩa wagĩrĩre nĩ kũhũthĩra maĩ makũ, na nĩgetha matũike nĩ maraigana o mũndũ na nĩnge nĩgetha ũtũĩke atĩ nĩ ũraitĩrĩrĩa irĩo ciakũ maĩ nĩ gũkoragwo na maĩ ma kũigana kũona atĩ mũmera wakũ wagĩrĩrĩo nĩ kũhe maĩ, marĩa maraigana tĩ atĩ maĩ marĩa magũtũika atĩ nĩmagũthũkĩa mũmera wakũ kũona atĩ maĩ maĩngĩ rĩmwe nĩ matũmũga mũmera wakũ ũtũĩke atĩ nĩ ũgũkũa, kũona atĩ ndũkoragwo na hĩnya wa kwĩnyĩtĩrĩra thĩ. Kwogwo mawatho macĩo nĩ matũĩkaga nĩ magũteĩthĩa na ũgakora atĩ o kũndũ o kũndũ nĩ gũkoragwo gũthĩmĩirĩo maĩ marĩa makũĩngĩra.

ĩno nĩtũrona atĩ nĩ bataraitha, nanĩtũmagĩrwo mũno nĩ arĩmi, kuona atĩ ĩkoragwo na ĩtiganĩte, ĩkoragwo ĩna mĩthemba mĩingĩ, na o mũthemba o mũthemba nĩũkoragwo na ũrĩa ĩteithagia mũgũnda waku, kuona nĩgũkoragwo nginya na írĩa ĩteithagia mũgũnda waku ũkorwo atĩ nĩũgũteithia mĩmera yaku, ĩtwĩke ya gũkũra naihenya, netwĩke ya gũkũra na riri, na nĩgetha wũitĩrĩrie nginya tĩri ũrĩa ũratũmĩra kũhanda, na nĩgetha na mĩmera yaku watua wa kũhanda, ndĩgũtwĩka ya gũkua, na ningĩ ona kũngĩkorwo na mĩrimũ o yothe ĩrĩa ĩngĩkorwo mũgũnda-inĩ waku, nĩtwĩkaga ya gũthira, nogatwĩka okorwo wĩ ta mũrĩmi nĩũtwĩkaga nginya wa kũmĩona gabere, nengĩ ĩkoragwo nginya ya gwĩkĩrwo o rĩrĩa wa handa, nengĩ ĩkoragwo ya gwĩkĩrwo nginya rĩrĩa watwĩka atĩ mũmera waku nĩwakũra, nawaumĩra na waneneha hanini, nĩgũkoragwo na bataraitha ĩrĩa wĩkĩraga hĩndĩ ĩyo, neyo ĩteithagia nĩgetha mũmera waku ũtwĩke wa gũkũra wĩna hinya na wĩna riri mwega.

Maũndũ ma kũngenia haha nĩ maingĩ mũno, kuona nĩtũrona atĩ aya nĩ arĩmi a kahũa, arĩa makoragwo atĩ nĩmahandĩte kahũa kwao mũgũnda, na magatwĩka agũgatuga wega, na nĩgetha kahũa kau gatwĩkaa atĩ nĩkerua, gatwĩkaga ga gũtuo, na nĩmatwĩkaga a gũtwara kũrĩa kahĩa kau gatwaragwo gĩthĩi, na kũu nĩmwĩragwo atĩ nĩgũkoragwo na anene a kũu, arĩa mokaga makĩroraga kahũa kanyu, na nĩgetha kangĩkorwo na thĩna o wothe, nĩmatwĩkaga a kũmera me mũrute gĩko, kana mũthure karĩa gatarĩ keru, kana karĩa keruhĩte mũno, na mwarĩkia ũguo nĩgũkoragwo na handũ harĩa mũthiaga gũita, na nĩgetha kahũa kau, gatwĩkaga gagũthambio, na nĩgetha gagatwĩka gagatwarwo kwĩ macini ĩrĩa ĩteithagia kahũa hau gagakonyorwo, na nĩgetha ũguo ga gatwĩkaga atĩ nĩga kwanĩkwo nĩ andũ acio makoragwo mandĩkĩtwo wĩra kũu, na nĩgetha gagtwĩka atĩ gagathi macini-inĩ ĩngĩ gagatwĩka atĩ nĩkararuta kahũa karĩa ga kũnyuo.

Ndona ũndũ ũyũ nĩ ndĩreciria ũhoro wĩgiĩ mahũa. Na nĩt ũrona atĩ mahũa makũragio nyumba-inĩ ĩrĩa ya ũrĩmi. Kurĩa nĩ ĩkoragwo ĩthondeketwo ũrĩa mahũa macio magũtuĩka ma gũkũra wega. Na matigũtuika ma gũthũka. Na hau nĩho nginya kwandĩkagwo andũ arĩa mokaga gũtua mahũa maya. Kuona atĩ mahũa maya nĩmatuĩkaga nginya ma gũtũarwo nja wa bũrũri. Kũrĩa nĩ matuĩkaga atĩ nĩ makwendio na uguo andũ nĩmatuĩkaga a kuona mbeca njega na faida ya mahũa mao. Kuona atĩ ũyũ nĩ mũrĩmi akoragwo acagũrĩte ye akũrĩma mahũa na nĩguo nginya agatigĩrĩra atĩ nĩ amatuga wega ũrĩa mabatiĩ, na agatigĩrĩra nginya nĩ amekĩra nginya bataraitha ĩria ĩrabatarania, na ni mona maĩ na nginya thumu. Na nĩgetha matuĩke ma gũkũra wega na riri. Na nĩ getha rĩrĩa agũtuĩka atĩ nĩaramendia atuĩke wa kwendia na thogora njega.

ĩĩ nĩ hakoragwo na bata mũnene mũno gwĩka ũndũ ũyũ, kuona atĩ nĩ tũrona haha hena mũtumia. Na nĩ kũrĩithia ararĩithia ng'ombe ciake. Na nĩ tũrona ona nĩ acithondekeire mũharatĩ harĩa irĩnyuagĩra na cigatuika atĩ nĩ cikũrĩa. Hau atuĩkaga atĩ nĩ aragayania mũharatĩ wake na nuthu, na nĩ getha atuĩke wa kuona harĩa arĩkĩragĩra ng'ombe cike maĩ, nĩgetha rĩrĩa cia nyota no gũka cirĩũkaga cikanyua maĩ hau. Na nĩtũrona ningĩ ona nĩatuĩkĩte wa gũthondeka harĩa cirĩrĩgĩra. Kuona atĩ we wĩra wake nĩgũthii guciethera mahuti, na agacirehera mũharatĩ-inĩ wacio, na cigatuĩka cia kũrĩa na kũnyua maĩ macio. Na ũndũ ũyũ ũkoragwo wĩ wa bata mũno kuona atĩ rĩrĩa ũrarĩithi ng'ombe ta ici, imwe nĩ ikoraagwo cirĩ cia kũheana iria. Na iria rĩu we ta murĩmi no uge ũrĩnyue kana ona ũrĩendie harĩa nĩ ũrĩonaga mbeca njega, iria ũrĩhotaga kũhingia mabataro maku marĩa we wĩ na mo. Na ningĩ nĩ ũrĩhotaga kũgũrĩra nginya ng'ombe ta ici irio cia kũrĩa, na cumbĩ, na nĩ getha cithiĩ na mbere na gũkũhe iria. Na nĩ getha onawe ta mũrĩmi rĩrĩa ukwendia ũtuĩke atĩ nĩ ukũhingia mabataro maku wega.

Kĩndũ gĩkĩ gĩkoragwo na bata mũno rũrĩrĩ-inĩ rũrũ rwitũ, kuona atĩ ici nĩ irio cikoragwo cithondeketwo, na nĩciendagio nginya nduka-inĩ nini na nduka nene, kũrĩa we ta mũgũri ũthiaga ũkagũra, na wega wacio citikoragwo atĩ na wĩra mũingĩ, kuona atĩ ũkĩruga no maĩ ũtwĩkaga wa gũtherũkia, na nĩgetha ũgatigĩrĩra atĩ nĩwekĩra na cia hĩa, na citioyaga mathaa maingĩ, kuona atĩ ona ndagĩka ikũmi nĩ njiganu cia irio ici kũhĩa, noyo ĩkoragwo ĩ njega kuona atĩ we ũrĩ an ihenya, kana akorwo hena handũ ũrabatara gũthi naihenya na wí mũhũtu, nogũtherúkia ũtherũkagia maĩ, nogatwĩka wa gũcirĩa na ihenya, kuona atĩ citikoragwo nginya na wĩra mũingĩ wa gũciruga, kanona kũrĩa, na nĩ ningĩ ndĩtũmagĩrwo na mwaki mũingĩ, kuona atĩ no ndagĩka nini, irio ici citwĩke cia kũhia na kũrĩa.

Irio ici nĩtũrona atĩ nĩ waru, na i makunũ, nanĩgetha ũtwĩke atĩ nĩũraharĩrĩria kũrĩa waru ciaku cihana ũũ, nĩwanjagia na gũciũa, kũrĩa ũrutaga makoro, nogatwĩka atĩ nĩũgũcithambia wega, nanĩgetha ona, nĩgetha ũtwĩke atĩ nĩũgũcitinangia ũũ, nĩgetha tũtwĩke atĩ nĩ tũnini tũnini, nondũ wambere mũndũ ambaga gwĩka, nĩgũcikia maguta-inĩ, nanĩgetha ciambe ciũme hanini ũtanacikaranganĩria hamwe na makunũ, wmabaga gweterera maguta macio mambe mahiũhe ara, warĩtwĩ warĩkia maguta maku mahiũha, hau nĩho útwĩkaga wa gwĩkĩra ba, mawaru maku hau thĩ-inĩ, na waru ciaku cigatwĩka atĩ nĩcikũma hanini, nanĩho ũtwĩkaga wa gũciruta, narĩrĩa ũtwĩkĩte atĩ nĩwakaranga makunũ maku na gĩtũngũrũ na nyanya, rĩrĩa watwĩka wekĩra nginya makunũ maku na mahĩa, hau nĩho ũtwĩkaga wa kuongerera waru ciaku iria ũgũkarangĩte.

Mbica-inĩ ĩno nĩtũrona atĩ hena keki mĩthemba mĩingĩ, na nĩ tũrona atĩ o keki o keki nĩ mũthemba wayo mwene. Na nĩtũrona atĩ keki ici ũrĩa mũndũ atuĩkaga atĩ nĩagũcirĩa, ũkoragwo na hũma hau mwena harĩa okorwo nĩ kũria ũrarĩa ũtuĩkaga atĩ nĩ ugũcitheca na hũma, na nĩũtuĩkaga nginya nĩ ũgũcitheca na ũkarĩa wega o kahora. Na ningĩ no ũtuĩke wa kũrĩanĩria na indo ingĩ, kuona atĩ mũndũ no atuĩke wa kũrĩanĩria na kĩndũ ta maĩ, kana ona iria na cai. Na hau nĩ ũtuĩkaga wa kurĩanĩria hamwe. Na tondũ cikoragwo na cukari mũno, rĩmwe mũndũ nĩwĩkoraga okĩrĩa okorwo wĩna ng'aragu nyingĩ kana ihenya riingĩ kuona atĩ citikoragwo na wĩra mũingĩ. Atĩ mũndũ athiaga akagũra o nduka-inĩ kũrĩa a guthiĩ kũgũra. Nduka nene na nduka nini ciothe cirĩ o na keki mĩthemba ĩno. Na nĩ ho ũthiaga nginya ũgecagũrĩra ĩrĩa ũrenda kũrĩa na ũgatuĩka wa kwenderio.

Ĩ nĩhakoragwo na bata mũno, gwĩka ũndũ ũyũ, kuona atĩ ũyũ nĩ mũrĩmi, nanĩararĩma ye ũhoro na ngũrwe, nanĩtũrona atĩ ena ngũrwe nyingĩ mũno, nanĩacithondekeire nyũmba ĩrĩa ciagĩrĩirwo nĩ gũikara, na kũrĩa cikaraga, na gũkũ ngwĩciria nokuo acirehagĩra irio, nangatwĩka nginya wa gũcihe maĩ, na ũndũ ũyũ nĩwa bata mũno, kuona atĩ mũrĩmi ta ũyũ, wĩra wake nĩgũtigĩrĩra atĩ ngurwe ta ici nĩciona irio na maĩ, nanĩgetha ngũrwe ici ona rĩrĩa cirakũra, citwĩ cinenehe na citwĩke cia kũneneha na riri, na nĩgetha rĩrĩa agũtwĩka wa gũciendia, nĩgetha cithiĩ cigathĩnjwo, nĩatwĩkaga wa kuona mbeca nyingĩ mũno, na m,beca icio nĩcimũteithagia we ta mwene harĩa agũtwĩka atĩ nĩakũhingia mabataro make, marĩa angĩkorwo namo, na ningĩ hau nĩatwĩkaga nginya wa gũcokia ngũrwe nyingĩ, nagatwĩka wa ci gũcirĩithia nĩgetha cinenehe, nanĩgetha a thiĩ nambere na gũciendia.

Irio ici nĩ cikoragwo na mĩthemba mĩingĩ ya kũharĩrĩria, kuona atĩ ona citikoragwo na wĩra mũingĩ mũno, atĩ ĩkoragwo atĩ no mboga ũkoragwo ũtinangĩtie, na to nginya atĩ ũkorwo utinangĩkĩtie tũnyamũ tũnini. Ũtinangagia ciĩ nene nene ũgacoka níngĩ ũkoya nyanya ciaku ona okorwo nĩ igiri kana ĩmwe, na ugatuĩka wa kũmĩtinangia nayo maita manene na nĩgetha o rirĩa ũgũtuĩka atĩ nĩ ũgũcitukania hamwe, nĩ ũgũtuĩka wa gũcirĩa kahora. Na ningĩ ona rĩmwe mũndũ nĩatuĩkaga wa kuongerea nyama ya ngũkũ. Harĩa ũkaragwo rĩmwe nĩumĩikĩtie mwaki-inĩ hanini. Na nĩho ũtuĩkaga ũgoka ũgacinyitithania ciĩ ciothe, na ũgacitukania gathani-inĩ gaku. Na rĩmwe akorwo we ndũrenda kũria ciĩ njĩthĩ mũno, nĩ ũtuĩkaga wa gũciga mwaki-inĩ hanini harĩa cinyitaga o ũrugarĩ. Ũgaciruta na ũgaciĩkĩra thani-inĩ yaku na ũgatuĩka wa gũcirĩa.

Mbica-inĩ ĩno nĩtũrona atĩ ũyũ nĩ ũrĩmi wa ngũkũ, na nĩtũrona atĩ ta mũrĩmi ũyũ, nĩathondekeire ngũkũ ciake ciũmba cia cuma, na nitũrona nginya nĩathondekete nginya handũ harĩa cirĩnyuagĩra maĩ, kanona irio, harĩa mũrĩmi toyũ nĩakoragwo atuthĩ arutĩte wĩra mũingĩ mũno, nĩ getha atĩ atwĩke ona nĩarathondeka kĩũmba ta gĩkĩ, tondũ nĩtũrona atĩ ngũkũ yatwĩka nĩyarekia, matumbĩ macio nĩmaratwĩka makwĩyumĩria nja, na hau koguo mwene agĩũka kũmoya, ndatindaga atĩ akĩingata ngũkũ nĩgetha oe matumbĩ make, kuona atĩ ũngĩkorwo ona nĩũraikara thĩ ĩmwe na ngũkũ, oũtwĩke nginya wa gũkinyanga nginya matumbĩ ta amcio, koguo kĩũmba ta gĩkĩ ũguo gĩthondeketwo, mwene okaga tu akoya matumbĩ make o marĩa mareketio, nagatwĩka wa gũthiĩ namo, nanĩgetha ũtwĩke atĩ nĩũrathomithia mũndũ kana kũruta mũndũ gwĩka ũndũ ũyũ, nonginya ũkorwo na ũmenyo mũingí, na ũgĩ mũingĩ mũno wĩgiĩ ũrĩmi wa ngũkũ, kuona atĩ no nginya ũtige atĩ nĩaruta mũ ũci mũndũ ũcio waku, ũrĩa akũhota kũruta wĩra ũyũ ikinya gwa ikinya, agĩtuta agĩbu agĩ nĩ getha ndagatwĩke atĩ nĩakũrũgĩrĩra ikinya o rĩothe.

Nĩ tũrona haha atĩ hena irio mĩthemba ĩĩrĩ. Na nĩ tũrona mũndũ ũyũ nĩ aratuĩka atĩ nĩ ararĩa nyama, na akarĩa mũgate ũyũ hamwe na nyama ĩyo yake. Na irio ici cithondekagwo o mwena o mwena. Kũrĩa atĩ nĩ cithondekagwo o irio na mũthemba wayo. Tondũ nĩ turona atĩ ta mũgate ta ũyũ, mundũ nĩ atuikaga wa kũgũra mũtu harĩa okaga na agakanda, na nĩgetha nginya ũtuĩke atĩ nĩũkũhĩa nĩ ũtuĩkaga wa kũwĩiga ndagĩka cigana ũna. Na ni getha ũtuĩke wa kũhĩa thĩinĩ. Nĩgetha watuĩka warĩkia ndagĩka icio ũgũcigĩte, nĩ ũtuĩkaga wa kuoya na ũkaũkanda, na ũgathondeka mũgate ũyũ o ta cabaci. No gũkoragwo na ngũrani. Na ningĩ nyama ta ĩyo mũndũ nĩ anjagia na kũmĩtherũkia, harĩa ni getha yatũĩka wamĩtherũkia na ya hĩa, nĩ ho ũkarangaga na indo iria urenda gũkaranga na cio, kuona kũrĩ na gĩtũngũrũ, nyanya, na ningĩ o na mũndũ nĩ ekĩraga hoho kũu na nĩ getha irio ciaku cikorwo na cama.

Ĩĩ nĩhakoragwo na bata mũno gwĩka ũndũ ũyũ, kuona atĩ aya nĩ arĩmi, na nĩkwendia marendia mũcere, na ĩno ĩkoragwo ĩ thoko nene mũno, kũrĩa o mũndũ nĩakoragwo na gĩcigo gwa gĩake, harĩa atwĩkaga atĩ we okĩra nĩho arĩthiaga kwenderia mũcere wake, naníakoragwo na agũri ake matiganĩte, arĩa mokaga kũmagũrĩra, na ĩno ĩkoragwo ĩ thoko ĩkoragwo ĩthondeketwo ona nĩ thirikari, nĩmatwĩkaga atĩ nĩmarathondekera itũra rĩtiganĩte, thoko yao nĩgetha mathiage ho kũrutĩra wĩra, nanĩgetha ona rĩrĩa gũgũtwĩka atĩ nĩgũkura, mũcere wao ndũgũtwĩka wa gũthũkio nĩ maĩ, kuona atĩ ĩkoragwo ĩ nyũmba ĩkoragwo nginya na mabati, nanĩkuo mathiaga kũrutĩra wĩra, nondũ ũyũ ũkorafwo wĩ wa bata mũno kuona atĩ nĩ biacara, koguo mũrĩmi ta ũyũ rĩrĩa atwĩka atĩ nĩaruta mũcere wake mũgũnda, naũrehe gũkũ, nĩkwendia endagia na mbeca icio nĩatwĩkaga wa kũhingia nacio mabataro make, harĩa onakorwo nĩagũtwa tuĩka atĩ nĩegũtwarĩra nginya bamĩrĩ yake irio, natigĩrĩre atĩ onao nĩamahingĩria mabataro mao, kuona atĩ makoragwo nginya na ciana nĩagũtũ nĩagũtwĩka wa kũrĩhĩra ciana ciake thukuru, natigĩrĩre atĩ nĩmakũrĩa na mahũna, na mena ũgima wa mwĩrĩ.